Ma kar somo mar nyithindo madongo, tiyudo ka nyithindo obet ka, ipuonjogi e yore mopogre opogre. Koro wuoyi mineno kobet kanyo no, mano kargi mar yueyo, ko osebet ahinya to owinjo ni mondo oyue tobiro bet kanyo toyueyo.